Irigũ rĩakũra rĩ mũgũnda, rĩaima mũgũnda no ũrĩrinde rĩrue kana ũrĩige handũ rĩ ika ũguo rĩrũgaime rĩrue o kahoora, rĩerua ũcoke ũrĩrutanie weega na mĩkahũ ũrĩige handũ rĩrĩhihagia rĩera kahoora rĩtingĩthũka naihenya.

Nĩ maragũĩtia namba yaku ya gĩbandĩ, na thimũ na magagĩkũhoya kaũhoro gaku kanini, magacoka magakũĩra wandĩkithie mũndũ ũmwe wĩ gĩkundi-inĩ kĩu, nĩguo gũtigĩrĩra mũndũ ũcio nĩ akamahe ũhoro waku hihi ũngĩrega na mbeca ciao.

Angĩkorwo nĩ ariganĩiruo nĩ pin yake, no agerie gũcenjia, he handũ heraga mũndũ kana nĩ ariganĩirwo acenjie no agĩcenjie no kũngĩkĩrema, no ahũre thimũ bengi ahoe ũteithio kuma kuo tondũ nĩo mena mĩtambo ĩyo.

Icenjetie na kũnyihanyihia indo irĩa citeithagia mũĩrĩ, cikanyihanyihio tondũ hihi nĩũndũ wa ũrĩa indo irĩa tũragũra igĩte goro, kogwo igathiĩ ikinyihanyihagio na mo, kindũ kĩu gĩgathiĩ gĩtegũteithia mwĩrĩ ũrĩa gĩateithagia.

Mũndũ ũthomeire ũhoro ũcio nĩ aharirĩirie kĩndũ kĩu wega na gĩgathakara. Ũgakĩrirĩria o kũrĩa.